Kaigai ngal kou oldoindet ak alindet nesome kechuchuch alietab avacado eng soket?

Otindenik ak kerutik ochon chepkirikas agobo koroi?

Ngele ii oldoindet. Tos igatitei ono olindet?

Tos toretitoi ano appininikab somanet lakok kosoman komnye?